En boisioni, ngomnatet chenyalu konai chito en boisioni koyoche konai kole muchangek chetian che yome yon kiteche koroi. Yoche kole koiwek chetian che yome yon kiteche koroi. Asiyon teche komoror tuguk che komogotin. Yoche kora konai kole yoche koboisien beek chetian. Karik chekiboisien en chu ko tuguk cheu muchangek, koiwek ago kora komiten kit nekichiten kwo lain. Miten kora bootit ne kepimanen. Keger kenai kele kawo lain koroi yon kichope.

Tuguk chebo kamanut en yu. Netai agere elekakisir kele bank. Yuton kora komuch kegonoren rapinkik chito non tinye rapinik, kokonoren situn kamach kocher rapini chuchik komuch nyokocher en yuton. Yuton kora, komuch kesime rapinik. Mara yon ichilat chito yon metinye rapinik ana koyon tomo keropun rapisiek chobo kapkasi. Komuch inyeisom rapinik en oliton asilipan mutyo. Agere kora biik chetinye baronok mara komeche kobokosirge en yuton.

Eng kaa agere koroi, koroi kobo kamanut ndamun koroi kemoen tuguk. Tuguk che kiboisien cheu kikombok ak sanisiek ak kichikoik. Kimoen yon kakotililekitun. Kindo yutok asikosoiyo. Koroito kora imuch, kenyorune kandiisiek anan kenyorunen ndonyo. Koroiton kora imuch oot kekinoren tuguk chekakial en ndonyo cheu nyanyek anan ko logoek.

Abwete ayoe boisini neta. Boisioni neta, kinoyoe neta, ko kimoroisi boisioni. Ndamun yon kiketoti baskilit chito ne ineteke komuch kobut ndamun marakworogeni chito anan ko mara komanai chito elemiten tuguk che ketieche ak chekinome. Mara komanai kora olemiten elekenome sikotonon baskilit niton. Ui kora eng chito netom kai kokete baskilinito, ndamun mara komongen koket. Moyoche koget chito ne netege kariniton en elemiten karisiek alak. Yoche koketat kityo en olemami karisiek.

Tuguk chebo kamanut en yu agere tabusiek. Kitabusiechuton kobo lagokab sugul. Agere kora miten nebo kilasit loo, agere kora minebo isabu. Miten kora nebo sayans ago mi nebo kiswahili. Bo kamanut tabusiechu ngamun kisomani kitabusiechuton asikengomit. Asikoit lakwet age tugul elemiten inguni kesomani tabusiechuton. Yuton elekebune asigomara koik chito takitari anan koik chito mwalimu. Kokisoman asikosich ngomnatet tugul netun koboisien en kasit netun kosiche.

Ngomnatet nekiboisien en boisioni ko yoche konai chito neyo boisioni elekinamndo korotwechuton. Yoche konai chito elekiboisioito kompiutaisiechuto. Yoche kora konai chito kole kinamndo ano asikonamak. Yoche kora konai kole kimisto ano koroi asikomisok. Yoche kora konai kole kikerto ano tuguk che orit. Karik che kiboisien en boisioni. Komat neyabu, mat inei nekiboisien asikolal koroiton.

Elekichopto korotwechu kechenge korok nyanyik ak kecheng kitunguik ak kecheng pilipilik ak kecheng chumbik. Kitilotili nyanyek korok any ak ketil kora kingol ak kitunguik. Ak kitunguik ak kingol ak kitunguichugan. Ak kinde mwaita ak kekekarangan en sapuriet. Ye kakonam maat ketesyi tuguchuton kakinde ma ak kekany tor korurio. Yekakorurio kokakoyam kesut ago kakochopok.

Elekichopto koroi. Agere koroi ale injiriot ne kakichop kogaranit. Kiipu korok nyanyik ak keip tunguik ak keip pilipilik ak kinde chumbik. Yekakeip tuguchon tugul, kinde saburiet ak kinde mwaita ak kekarangan. Yekakochobok kekarongoni kechop injiriondeni en taban. Kiyo en saburiet netinye mwaita ak kekany tor kochamugan. Yekakochamugan kechamcham kotokakorur. Yekakorur kimong ak kinde sanit ak kingol ak tuguchugan tunguik ak nyanyechugan ak kinde barak any tuguchu nyalilen dania.

Elekiamndo koroi momuch kecheng kichiget neu umoit asikwam korotwechuton. Ndamun korotwechuton kokararak. Ngecheng kechiget ne kechiget ko mara komasorok korotwechuton. Kichenge umoit asikesorogunen kosorogu che chang. Korotwechuton kora komuch ketesyi chumbik yon mochomchumbik ak kiam korotwechuton

Elekichopto korotwechu agere ale korotwechu ko banyek ak muchelek. Muchelek kiyoe en taban kegele mwaita ak kinde muchelechugan ak kitya kerongyi beek ak kekany tor korurio ye kakotar beek muchele chugan kokakorurio kinde chumbik ak kesut. Kobanyek kebelbele en sapuriet ak ketilchi nyanyek ak kitunguik ak kinde chumbik. Yekakotwo kesut ak kingol ak muchele chugan ak kiam.

Elekichopto koroi ketilotili kewoe komengekitun. Yekakewai komengegitu kinde saburiet ak kiyo. Ye kakiyo ketilotilchi nyanyek ak ketilchi kitunguik. Imuch kora ketesta pilipilik ak kerongyi mwaita ak kepel tuguchugan. Yekakepel ak mwaita nyanyek ak kitunguik ak pilipilik kingolak korotwechuton kotor kwanyikitun kou chuton.

Elekichopto koroi kekwonykwonye in pusiek chombo nganuk. Yekakechop pusiek chebo inganuk ketesyi beek che laldos kiten ak kinde chumbik ak kinde sugaruk ak kechop kotor kolepelit. Yekakolepelit ketil ne kiten ak kinde banyek orit ak ketuch en orit. Yekaketuchen orit. Yekaketuch banyechugan en orit kepel mwaita nebo ingwek. Kepel mwaita en sapuriet. Yekakolal mwaigan ketorchi tuguchuton orit. Yekaketorchi tuguchuton kebakach tor korur. Ye kakorur kinem ak kekany kokaititit sikiam.

Koroi kobo kamanut ndamun kit neyoe sikosop koroi kila betut ko beek. Yoche kosich beek che chang koroi ngamun kiminjin keringet ne miten beek che chang sikobaisien. Yoche kora keminji eletoldol imbaret yoche keminji imbaret netoldol elekikinde katoldolik che chang ak keribe kora kila koroi. Moyoche konyor teta ndamun imuch kowechawech teta anan kosip komut teta komochobok koroi. Yekakoi ndisiondoniton ketie asimalul. Kichenge kipsagat siketien asimalul ketiton.

Elekiyoito boisioni eng kokwenyun ko teta keripe. Kigere teta kepire ketiik ak ketekyi kit ne to u kot eleburen ak keipchi amitwogik. Yoche komiten elekeboen tuchuton. Elekeipchinen amitwogik, sigomiten yekekerchin elerue. Elerue kora koyoche kemwete kila betut ndamun yoche kotilit kora. Koeleomen amitwogik kora koyoche kipuch kila. Yoche kotililit kora sikomiten elekikichopchi elenyalu koeen beek. Ak kemwet kora kit neen beek kila asikotililit asimae teta beek che somis anan komara simae tuguk che kochut tiongik.

Ndoger boisioni abwote baetab ngororek. Ngororechuton kora keboe ak keribe. Yoche kerut yomiandos asimameiyo anan koyoche kerutyi kerichek chetere mianwogik. Miten kora mianwogik chemuch konam yon mengechen. Koyoche komiten kerichek che kerutyin sigoter mianwogichuton asimanam agot yon kakoegitun. Korotwechuton kora koyoche komiten tuguk che ome en kila betut, sikosich kora kimnatet ab kochengat cheome.